En ireu komoche Garik cheu indowanet anan ko netit noton neiboshien inome inyiriot en etkai tugul, ak kora komoche ingotiit sitoren inyiriot yenyoo barak en beek. En yuton kora komokyingei ngomnotet inai Ile injiriot yon kakosus nyitwaan kotwoitwoe, kit nekokinde bark siker yon kakosus. En yuton kora komoche ngomnotet inai Ile injirenik chekicheru ko cheechen iwekyinii che aarek sikotesak en oinet yotok olekecherunen. Ak noche inai OLE kiomdoi simorutin katook che tindo inyiriot yon iome

Bo kamanut midweek chuu en biik ab kokweet nyuun en biik che terter oret ne tai ko taretii konyorjingei chepkondook ye kakwaldaa midweek chutoon ,ye kakwaledejii biik ibaak kechapeen sugariuk ye kakechapen sugariuk kiyakta kobaa ematinweek ab saang en notoon ke nyorjigei chepkondook che Miten Barak ak Koo tareteech en oratinweek kou che kilupaneen chepkondook chebo sugul cheuu chebo lagook en yutoon Yuu kotaretii midweek ab kokwet kobaen tuga en kasarta nemamiiten cheame tuga koyame sageg ab midweek chutoon ago en yutoon koyae koinyorjigei che kiame agoi igochiinn koraa yaan kimunyei kiame midweek olaan kiganyei chekiyame anan ko yaan kakiamis ,kiame miwaat olaan lale assista, en yutoon kora Kobo kamanut midweek chuu ngamuun konyunyumi beek ama Baal mbaret olaan rwae beek en mbar kobosei rwaet ab beek en mbaret ab kokwet nyuun.

Obwoti oyoe boishoni bo oreetab muswoknotet aendi komiten konetindet nekinetech olekiboishoito oranitok nibo muswoknotet keboishen tukuk chekoyoe kiplelachek, en yuton ko kianetke akobo tukuk chebo komonut anaii olee miten oratinwek cheterter chetot keng'alalen ak biik chemii emotinwekab sang anan ko chemii emenyon keboishen oraniton nebo soet, ak ko kianetke olee kikobunchi komonut boishoniton en atkai tukul, eng' kerenyun ko kioker olee moje kineet biik chechang akobo elekiboishoito tukuchuton chubo kasari ng'amun bokomonut en chitukul ak en emenyon.

En ireyuu agere kole miten amitwagiik che terter chekakechaap en yutoon agere ale miten injiriat nekakiyoo akebel ak mwaitaa ko karanit komyei, agere ale miten kimyeet ,nemii yutoon ne lele ne namegei kiamda ingwekjuu chutoo chu Mii Yuu agere ale bo kamanut ingiam amitwagiik chutoon chukikonui kipnatet ago konuu kora kenyoor jii gei itondaa ab bortoo nemiten noton koista mianwagik che ireyuu tuguuk che kyame che samis en yutoon ko konuu ko kimiit borto akiyai boisiet en at gai tugul kometinyei kaimuut age tugul yaan kaiyaam amitwagiik chutoon ibiyee en at gai tugul.

En yu agere amitwagiik che terter, agere ale miten injiriat nekakichaap kiyoen mwaita agebeel komyei agere ale miten kimyeet ne kakiyoo age kwaany korir komyei, en yutoon kobaa kamanuut amitwagiik chutoon ngamuun tejei bortoo, agoistaa mianwagik che terter en boruek kyaak bo kamanut kyaam amitwagiik chutoon amuun konuu itondaa nemie en boruek ab biik akoyai boruek ko kimekituun akiyai boisiet kometinyei tabuu kaimuut age tugul en borto nguung, ngunon kobaa kamanuut amitwagiik chuu en chapeet nekakichaap ko kwanyiin en inei en at gai tugul.

Ichechii ko amitwagiik che kagechaap komyei chotoon che kakechapen mwanig che terter en yu agere ale miten bendo nemiten yutoon ak kimyeet ne lel ak ngweeg chotoon chekiipu kiplelacheek kobwa emet nyaany en yutoon kobaa kamanuut amitwagiik chuu amuun igaiichin biik konyoor kimnatet ago techaak en oratinweek che terter ago igochiinn koyai boisionik maite ko ngetya ichegeet en boisiet nywaany, en yutoon koista mianwagik che ireyuu rupeet olaan kaishoror ko itinyei kaimuut che bwate tuguuk che chaang bo kamanut amitwagiik chuu en borto yain igumituu en at gai tugul en ole imiten agiyai boisiet kometinyei kaimuut age tugul.

En ireyuu komiteen kabatisyeet ne terter agere ale miten kabatisyeet nekipatii tuguuk che kyame, tuguuk chutoon koyachei itinyei ngamnatet inai ele kibaldaa asimeyepaep ago machei kariit che uu mogombeet anan ko . pangeet siwasen en mutyaneet simekoteen tuguuk chutoon, en yutoon kora ko machei katoltoleiweek che ame olaan iminee agigachii kasarta netyaan koyaam ole kesemberjiin tuguuk chutoon en at gai tugul ngamnatet age ne yachei itindoi ii ko yachei ingen Ile wendii kasarta netyaan sinyokn koyaam inyokebol2 yaan kagindei kweeny ak machei tuguuk che tyaan kouu kiniok chekindaa yaan kakebool ak ele yaldejini komachei komiteen komyei sinyorjigei chepkondook chemiten Barak en at gai tugul yaan Kari yai boisioni nitoon.

En ireyuu konetiin chitoo ole kiyaitaa boisioni yaan kewe kapunguut nyiin, iwendii ibak ko aroruun ole kinamndai kongeteen ngweeny agoi keteech raparwaan nitoon, nitoon ko taretii koboos assistaa komabiir minutiik che ke miin yutoon kora konetiin Ile kiminda minutiik chutoon, kimine kisuup arorut age tugul miten ele yachei ele keminda iwendii kiaroruun ole kiminda ak kasarta ne tyaan sikoyaam ibaak kemiin anan kebuut keyaam ko aroruun ole kinamndai ak tuguuk che magatiin koitamaah Inaam imiin tuguuk chutoon bo kamanut kebaa konetiin ole kiyaitaa boisioni kotomah inam nengunget ichap tuguuk chutoon.

Boisioni ko bo kamanut ngamuun ii istaa ngetutik che kakenget agoistaa lupchanik chekakolupchaan chitoo olaan kamangu en boisiet age tugul en yutoon kora ko bo kamanut ngamuun insta simdaa nekamiten bortaa ak inyorjigei kipnatet nekaa kobeet kaan ko karingeet en boisiet nekeyae, bo kamanut keyai kemwetgsi ngamuun konuu tililindoo notoon neistaa mianwagik che teeter yaan tilil chitoo kamamii kaimuut age tugul nebune akoot nda bunei kaimuut komamii nebo en simdaa bo kamanut inge mwetgei ngamuun tililindaa en at gai tugul olaan kimwethegei.

Bo kamanut ngemin ketik, ngamun ketik koreu koristo ne kararan, akoreu ropta, niton bo kamanut ngemin ketik ngamun yoe itondab emet ko tililit, ak kokonu tukuk che chang ketik, konu kenyorchikei chepkondok yan kakyalda, anan keteksen keteken gorik, choton ko kikotoret piik asikebos osnosiek che ki swokote, bo kamanut ngemin ketik, ngamun kinyorchinkei koristo ne kararan ne reu ketik, ketik kora ko kerichek noton miten kerichek che keboisien kicherunen ketik, kobo kamanut ngemin ketik che terter, asa ko choton chebo kipkaa, kenyonchinenkei kamanut en atkai tugul, keti chutonchu bo kipkaa, kokonu komo bosok beek en ainet anan mae beek che chang, kororon ketikab kipkaa ako yoche kemin en atkai tugul.

En ireyuu kotaguu kele miten boisionik che tesetai biik chuu bichutoon ii komii tuguuk che aroruu agobaa tuguuk chutoon chuu igaitate en ireuu taguu kele miten boisiet neimakyiigei bichui ko arorjii biik ole kibaishaitoi ago unee bo kamanut en or nee biik ye kako chuut oriit en biik chutoon cheibartaa en yutoon kora kobaruu kole miten boisiet nebarjingei biik koyai en at gai tugul sikonyorjiigei makatiat ab kila betut, en Yuu komiteen kole namegei kebaa oret anan kebaa ele Mii biik sikiarorjiinkiit nekibaishaitoi en yutoon Yuu miten bichuu kou nee boisioni nitoon en at gai tugul.

En ireyuu konetiin ole kyatoi boisioni kotienkei oratinweek che terter miten oret nekechape kindaa kesale ngunoo nambait age tugul kouu ichechii kisirei kele kazit ab somok komii kou nii, kazit ab angween komii kou nii kassit ab muut komii kounono miten sirutiik che kakisiir eng ngalyaat age tugul agesaal kindee majireek chebaruu kole en betuut ni ko inoni en kasarta aino ii ko inyorjinikei chepkondook chetyaan ko en yutoon kiaroruun kotienkei betusiek ak kasarta nenyorjinikei chepkondook agere ale miten chepkondook chemiten Barak ago amiten chemiten kweny en igoo en yutoon kiaroruun kongethen netai agoi nebo mwisho kouu ele nyaluundai kiaroruun ele kyatoi boisioni nitoon.

Kit ne tesetai en ireyuu agere ale miten boisiet miten boisiet che terter en ireuu miten boisiet che tindaa graoniit en metit,o Mii me kagere metit karaisi akakere ale miten nemii tabaan yuun ne biratee pichainik en yutoon ii komiteen biik chekearorjiin chitoo agenge en yu kibarjiin simoit oriit kelenjiin uu ni ako uu nii ,en yutoon ii keyai chichi kocham kole nee kiit nekyaroruu en ireyuu, agere ale miten biik che ka laach ingoraik che nyalilen ko chotoon ko arorjiin biik ole kibaishaitoi koroitaan en oret ab soet en at gai tugul, kebaisheen, en yutoon kemakyigei bichuu asikoaldejii bichuu kole nee tuguuk chutoon asikogeen chepkondook kigachiin simoisiek chutoon sikobaishen agicheek en oret ne nyaluu.